Ilariak le loo ndaiki olchambai , aataa iltunganak le agriculture adolta etii atua olchamba neeta imashinini toonkaik , neeta olchani lokutakini endaa ashu mahuawa too mbenia. Ene tipat ena amu eketumoki atayiolo tenaa emesidai endaa tolchamba tenaa keeta ingwesi ashu nagira anya , netumoki atukutaki olchani nesidanu endaa.

Kadolta nanu irmatunda, ashu ormatuntai lempukunoto e watermelon. Ah ketumi enabae, teneiremi olchamba, neuni, nebukokini enkare, ampaka nebau enkata nataa tayari peku. Ore teneku, nikesuni, nemiri, nenyai irkulie, naku kadolta nanu ajo ebae sidai oleng. Naa kesidai watermelon amu, ekebulu tewueji pookin, bora metaa ketii nafasi, netii enkare.

ore tenkalo aii ietu aikata itu apa nanu aitumia nena ampa amu itu apa atumore oltung'ani oota corona lonare nalo nawosh esimu alikio peeponunui aisaidia ore sii enkae etii iltung'anak latoning'o etejo eitumiya neitu elo aitobiraki amu elelek etoosho esimu neitu eng'amari ore tenkae shoto etii iloitumia newosh ina ampa neng'amari netum ereteto neeku etii inchot pokirare eeasisho apa aitobiraki ore tenkae shoto meesisho aitobiraki neeku keitegemea apa oltung'ani otoosho netum eretoto olikae lotoosho neitu etum ereretoto.

Kaliki ake atoduaki enikoni teneturi gumot napiki kitunkuu, naliki eneba irng'anayio ashu kitunkuu naba enaa nipik egumoto, naliki eniko tene ajo kifaa nelama kiasi naje, pemenyikakino oleng nemelama si oleng. Ore si enkae, naliki eniko teneshukushukoki enterit, nebukoki enkare, erishata naifaa nebukokini enkare, ore si enkae, naliki enaiko tenekutakini olchani, tenetii esaa natii ing'uesi naidim ainosa.